Rĩrĩa niĩ ndona ũũ nĩ nyonaga, ũkona wona mũrũthi niĩ kaingi njĩgũaga nie mũnene wa gĩthaka niĩ kwarĩa atĩ ararama ũgũo tũ nyamũ ciothe cĩkamenya atĩ mũthamaki ehakũhĩ aingirĩte ũgũo mũkamenya atĩ mũthamaki nĩ aingĩra na ena hinya ũrĩa wothe angĩhota moko-inĩ make, tarĩũ nĩe kũringana na niĩ, kũrĩngana na ũũ kũgwĩma gwa mũrũthi ũgĩthiĩ gwetha irĩo kana ũnyitanĩrĩ na kuonania ũrũme na ũcamba kana kũonania ũtongorĩa mũingi gatagatĩ-inĩ ka tondũ kũrora mbica teno tũ ũrona ũtongoria ũria wina mũrũthi ũcĩo nginya ũrĩa ũkũrarama nĩ ũraigwa kwelĩ ũcio nĩ mũtongoria wama.